Raiburari nonjuge nikoragwo ii ya fata muno hari murutwo na murutani tondu hari murutwo niiteithagia muno hindi iria ringi mundu ahetwo wira, ugakorwo ugithie gwetha maundu maria ringi mwalimu atanakuhe maria atanakoo ekirite noti-ini ciake, nogathie ukeja uhoro wa ndeto nokamenya fiu, nahari murutani niimuteithagia muno tondu niikoragwo na mabuku maingi , hihi kindu kiria angikorwo arathomithia agakorwo agietha noti cia guthomithia na agakorwo onake akihota wa kunyita kindu kiria arathii guthomothia.

Ũritũ wa mbere ũrĩa ingiuga ũgũmĩire ũheani wa ũtungata harĩ ũgima wa mwĩrĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, wa mbere nĩ ũnyihu wa arigitani. Tondũ nĩ ũthiaga ũgakora thibitarĩ ng'ima ndagĩtari no ũmwe, na rĩu andũ mangĩgatangĩkĩrwo magakorwo nĩ maikarire mũno raini-inĩ, na angĩ nginya nĩ mehĩirwo. Ũgakorwo wi thĩna mũnene. Kĩndũ gĩa keerĩ no njuge nĩ wagi wa ndawa, tondũ thibitarĩ ĩno ĩhakuhĩ nani ndĩkoragwo ĩna ndawa tiga o cia ruo, na ũgakora mũndũ rĩngĩ nĩ andĩkĩirwo ndawa cia nginya ngiri ithano na mbia icio, na nĩ tũĩ thibitarĩ cia gĩthirikari nĩ ciagĩrĩirwo gũkorwo cigĩteithia mũndũ kuma mũndũ wa kĩrathi gĩa thĩ nginya mũndũ wa kĩrathi kĩa igũrũ, nĩ getha o kira o mũndũ agakorwo akĩona ũrigitani ũrĩa arabatara.

Arutwo nĩ magĩrĩire gũkorwo magĩkĩra nguo cia cukuru nĩgetha makarehe kĩndũ gĩtagwo ũiganĩrĩru harĩ ciana ciothe, tondũ nĩũkoraga hena mwana umĩte kĩrathi gĩa thĩ biũ, kirathi gĩa gatagatĩ, na kĩrathi kĩa igũrũ. Rĩu rĩrĩa mwana rĩngĩ arerwo ekĩra nguo cia mũciĩ , nĩ ũgũkora mwana ũyũ wa kĩrathi gĩkĩ gĩa thĩ nĩ araigua akĩhinyĩrĩrio ona gĩthomo-inĩ agakorwo ndaranyita, tondũ eiganania na ciana ici cia kĩrathi gĩa gatagatĩ na kĩrathi kĩa igũrũ-rĩ, akona ye ona ndabatiĩ gukorwo e kĩrathi-inĩ kĩu. Rĩu kũrehe ũigananĩru nĩ kwega harĩ cukuru, na ningĩ gũĩkĩra kwa nguo icio nĩ kũrehaga kũmenyeka gwa cukuru nĩgetha mwana oneka ekĩrĩte nguo ici akamenyeka nĩ wa cukuru burani.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ingiuga kĩragirĩrĩria andũ gũkinyĩrwo nĩ ũtungata gĩcigo-inĩ gĩkĩ wa mbere nĩ wagi wa mbeca, tondũ nĩ ũgũkora andũ nĩ arũaru, mũndũ nĩ arwaririe hihi mwana kana mũndũ mũgima, no matirĩ na ũhoti ũcio wa gũkorwo makĩhota kũrĩha marĩhi marĩa marendekana nĩ getha mũndũ ũcio athondekwo, rĩu ũgakora mũndũ ona nĩ araikara mũciĩ na nĩarwarire no ndarĩ na ũhoti ũcio wa kũrĩha. Kĩndũ gĩa keerĩ kĩrĩa ingiuga kĩragũmĩra nĩ thibitarĩ gũkorwo ĩ haraihu na harĩa andũ marĩ, ũgakora hatirĩ na thibitarĩ ĩría atĩ mũndũ angĩteng'erio kwa ndagĩka cinyihĩire ikũmi na akorwo agĩthondekwo. Na oro hau ũgakora barabara bado citirĩ njega citirĩ ciathondekwo, rĩu ũgakora mũndũ nĩ agũikara nginya ithaa angĩgakinya thibitarĩ, na agĩkinya maũndũ rĩu nĩmakorirwo mathũkĩte. Ũndũ ũcio ũngĩ ingiuga nĩ wagi wa ndawa, ũgakora mũndũ ona nĩ agũthiĩ thibitarĩ, no ona andĩkĩrwo ndawa icio rĩ, ndarĩ na ũhoti wa kũgũra.

Kĩndũ kĩambere kĩrĩa ingiuga kĩngĩkwo nĩ gũkorwo, nĩ gũthondekwo kwa ngurubu cia andũ arĩa marĩkoragwo magĩthomithia andũ ũhoro wa mĩrimũ tondũ andũ aĩngĩ matirwaraga nĩũndũ wa kĩĩ, marwaraga nĩũndũ wa kwaga ũmenyo. Rĩu mangĩkorwo magĩthomithio ũhoro-inĩ wĩgiĩ mĩrimu na uhoro wa kwĩgirĩrĩria rĩ, no tũkorwo tũkĩnyihia. Kĩndũ kĩngĩ gĩa kerĩ kĩrĩa ingiuga nĩ gũkorwo, nĩ thirikari ĩkorwo ĩkineana ndawa cia kũĩgana kũrĩ mathibitarĩ-inĩ maitu, nĩgetha andũ mathiĩ gũthondekworĩ, magakorwo makĩhota kũnengerwo dawa irĩa cikũ cikũ-magĩrĩra nĩgetha mũrimũ ũcio ndũgacoke rĩngĩ. Kĩndũ gIa gatatũ, kĩrĩa ingiuga gĩkwo nĩ kũnyihio kwa thogora, hihi ta wa mbica, tondũ nĩũkoraga andũ nĩ marathiĩ gwĩkwo mbica no matirĩ na, kũhũrwo mbica no matirĩ na mbia icio cia kũriha. Rĩũ kũngĩnyihio ũhoro wa urigitani rĩ, andũ no makorwo magĩteithika.

Thĩna ũmwe ũrĩa ũgũmĩire ũgima mwega wa mwĩrĩ gwa thaa ici, wa mbere nĩ ũgũkora atĩ arigitani matirarĩhwo kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ thirikari. Na ũgakora andũ nĩ marathiĩ ũguo makarega nginya kũroka wĩra, tondũ matirĩhĩtwo rĩngĩ gwa kahinda ka mĩeri itatũ, na mũndũ ũcio ena mabataro make. Rĩu twarora mwena ũyũ ũngĩ-rĩ, mũrũaru nĩwe ũkoragwo ũkĩũmĩra tondũ nĩwe wagĩrĩire gũkorwo agĩthondekwo, no nĩtondũ gũtirĩ na arigitani-rĩ agakorwo ndarathondekwo. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa ingiuga ũgũmĩire nĩĩ wagi wa ndawa, ũgakora thibitarĩ nyingĩ citirĩ na ndawa cia kũhe arũaru, tiga o ndawa cia ruo gũtirĩ na ndawa ingĩ andũ maraheo. Na andũ mathiĩ kũgũra ndawa na gũkũ nja-rĩ, makenderio ndawa iria citegwĩka atĩ citaramagirĩra na cikamathũkĩra.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩkũraga gĩcigo-inĩ gĩakwa, ona akorwo nĩ gĩkũraga kwa ihinda iraihu, na gĩtikoragwo na maciaro maingĩ, no nĩ gĩkoragwo gĩgĩtũteithia mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekwĩrwo ena mũrimũ wa kũnyiha thakame, agakorwo agĩathĩrwo matunda, rĩrĩ nĩ itunda rĩmwe rĩrĩa akoragwo akĩrĩa, na nĩ rĩteithagia mũno kũongerera thakame harĩ mwĩrĩ.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ingiuga, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndahũthĩra bataraitha ĩrĩa ĩhetũkĩtio nĩ rũhonge rwa ũrĩmi, nĩgetha atĩ ona irio icio ciakinya he andũ gũcihũthĩra, matigũkorwo magĩthũkĩrwo, kĩndũ gĩa kerĩ kĩrĩa ingiuga, nĩ ũhoro wĩgiĩ gĩko kĩrĩa kiumanaga na ũrĩmi, tarĩu nĩ tuge ũhoro ta wathumu, ngatigĩrĩra thũmũ wakwa ndaruta thumu wa mahiũ, nĩ ndawĩita mũgũnda, na ngatigĩrĩra atĩ ndũnathiĩ handũ ũgũcemania na maĩ, maĩ ta rũĩ-inĩ ũguo, marĩa marahũthĩrwo nĩ andũ kũnywa.

Rũrĩrĩ rwa maathai, nĩ rũkoragwo na ũhoro ũcio wa gũkũngũĩra mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akorwo a gĩthoma, nĩ tondũ tena matiakoragwo mahĩbĩirie ũhoro ucio wa gĩthomo, tondũ nĩ wakoraga tene o muoroto wao warĩ o kũrora mahiũ kũrĩ anake na athuri, nao atumia nĩ kũrera ciana, na tuo tũirĩtu twao nĩ twahikaga tene mũno, rĩu matiakoragwo mahĩbĩirie ũhoro ũcio wa gĩthomo, rĩu nĩ ũndũ wa thaa ici ũrĩa monete gĩthomo gĩgĩtwara andũ kũraihu, nĩ makoragwo na ũhoro ũcio wa gũkenerera.

Reke njuge gĩcigo-inĩ gĩkĩ nyumĩte, nĩ tũtiĩrĩgĩte gũkorwo tũkĩheyo ũteithio, ona kana indo cia thogora wathiĩ, nĩ ta mĩaka rĩu, mĩaka ĩtano rĩu gũcoka na thutha kuma thaa ici, kuma hĩndĩa twamũkĩrire ũteithio, tũtiĩrĩgĩte gũkorwo tũkĩheyo.

Reke njuge gĩkundi kĩa mũndũ ũmwe ti kĩũru na ti kĩega. Wa mbere nĩ ũndũ wa mũndũ gũkorwo e wiki na akĩruta wĩra e wika thaingĩ no aremwo nĩ kũhinyia maũndũ mothe. No hĩndĩ ĩrĩa andũ makorwo magĩcokanĩrĩra-rĩ, nĩ makoragwo nginya na meciira maingĩ. Na mũndũ okorwo nĩ ta thĩna mũkahota gũikara thĩ mũkona thĩna ũyũ ũhana ũũ na mũgakorwo na maũndũ maingĩ ma kwarĩrĩria ũria mũngĩkorwo mũngĩkoro mũgĩka atĩ, mũngĩteithia kũhũthia thĩna ũcio, no mũndũ hĩndĩ ĩrĩa e wiki-rĩ, rĩngĩ no aremwo nĩ gwĩka maũndũ.

Reke njuge gĩkundi kĩa Gen-Z, nĩ gĩkundi gĩkoretwo gĩkúruta wĩra mwega harĩ ũrĩa maũndũ makoretwo magĩthiĩ burũri-inĩ mwaka ũcio ũrahĩtũkire. Na nĩ gĩkundi kĩyumĩrĩtie gĩtarĩ na guoya na gĩkahota gũkorwo gĩkĩaria maũndũ marĩa rĩngĩ aciari aitũ matangĩahotire kwaria, rĩngi marekĩka thirikari-inĩ ũrĩa gwakĩhanaga tena. Na makahota nginya gũkorwo makĩmũrĩka atongoria aitũ arĩa makoretwo mena ungumania rĩngĩ wa kũu mbia-inĩ na indo cia mũingĩ. Rĩu nĩ gĩkundi kĩraruta wĩra mwega. No twacoka twarora mwena ũyũ ũngĩ, rĩngĩ wa mĩrũrũngano ũrĩa andũ rĩngĩ marũrũnganĩte, na nĩ wega gũkĩrũrũngana nĩgetha andũ makĩheo haki ciao, ũgakora rĩngĩ bado kwĩna andũ marakorwo makĩingira matuka-inĩ makaiya na ndũ na ndũ, na magakorwo magĩthũkia ũhoro-inĩ ũcio wa Gen-Z. No kĩhumo na kĩrĩa ya Gen-Z muoroto wao nĩ gũkorwo na thirikari ĩna ũtheri na gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wa kawaida ndarakorwo akĩhinyirĩrio.

Nyama ĩyo nĩ ĩharagĩrĩrio na indo cigana ũna, wa mbere nĩ ũgakorwo na nyama, ũgakorwo na gĩtũngũrũ na maguta, biribiri na cumbĩ. Rĩu kĩndũ kĩa mbere nĩ kũamba gũkaranga nyama icio citinangĩtio biũ tũnini tũnini. cigakarangwo na maguta na gĩtũngũrũ, cigacoka cigekĩrwo gabiri biri kanini, na ciarĩkia kũhĩa cigacoka cigatũndĩrwo mara-inĩ. Ciatũndĩrwo mara-inĩ cigacoka cikaigĩrĩrwo mwaki-inĩ ũtarĩ mũingĩ hihi ũguo ta thagĩri-inĩ kana mwaki wa makara, cikaigĩrwo hau cikahĩa gwa kĩndũ ndagĩka citanyihĩire ithaa rĩmwe, na kuuma hau rĩngĩ no cirĩo, na igakorwo ciĩ njega.

Mbembe ya njino nĩ mbembe nyendete mũno, na nĩ ndĩmĩhĩhagia kwa njĩra ĩno, kĩndũ kĩa mbere nĩ kwamba gũthondeka riko rĩakwa harĩa ngwakia mwaki, ngacoka getha ngũ nyũmũ, iria nyũmũ wega igwakana wega, aa ndacibanga ũguo ngakia mwaki ũcio, ngoya mbembe yakwa ngamĩruta mahuti, ngacoka ngamĩigĩrĩra hau ũgwo, ngamĩigĩrĩra hau ũguo hakuhĩ na mwaki, handũ ĩkũhia weega ĩtegũcura, ngacoka rĩu no kũmĩgarura.

Thirikari ya kauntĩ ĩrĩa njikaraga nĩ ĩkoragwo ĩkĩrĩire mũno ũhoro-inĩ wa ũtheru, na nĩ ĩkoragwo ĩbangĩte maũndũ matiganĩte, ũndũ wa mbere nĩ ĩtũmaga andũ aya mathomeire ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ, magakorwo magĩtũmwo o rĩrĩa andũ materĩgĩrĩire, magakorwo magithiĩ mĩciĩ, makĩroraga rĩngĩ ta cioro, makĩroraga kũrĩa andũ mateyaga gĩko kĩao marĩkia kũhũthĩra, na magakorwo magĩtara andũ kũringana na njĩra njega, oho thirikari ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩhete andũ a aa andũ ethĩ maigana ũna wĩra wagũkorwo magĩtheria gũkũ ũguo barabara-inĩ citũ.

ũhoro ũcio wa atumia kũingĩra mawĩra-inĩ marĩa matongoragio nĩ arũme, nĩ nyonaga nĩ wĩra mwega mũno, na nĩ wĩra ũrabatara mũndũ gũkorwo eĩtĩkĩtie, tondũ thaa ingĩ nĩ tuonaga ta tũtangĩhota maũndũ, na rĩngĩ ti ũndũ mũritũ, rĩu atumia acio nĩ ngoragwo ndĩmatambũrĩte mũno, tondũ nĩ makoragwo meĩtĩkĩtie na makona atĩ angĩkorwo we nowĩke ũũ rĩ, o naniĩ ngũkĩremwo nĩkĩ, rĩu nĩ nyonaga nĩ andũ nĩ nyonaga nĩ ũndũ mwega, onokorwo ti mawĩra mothe hihi atumia mangĩhota marĩa marekwo nĩ arũmerĩ, nĩ nyonaga tarĩu ũhoro ũcio wagũthondeka ngari, nĩ tiũndũ mũru, tondũ mũicomũico kila mũndũ nĩ arenda gũkorwo akĩona mbeca, nĩgetha akahota kũgũra indo iria rĩngĩ aragĩkorwo agĩbatara.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ndĩrona thirikari hihi ĩngĩka, nĩgũkorwo magĩthondeka macukuru na kũndũ gwa gũikarwo nĩ ciana icio, tondũ thaa ingĩ ciana ĩcio nĩcikoragwo cĩtarĩ na gwa gũikara na nĩkĩo ũkoraga marakoma barabara-inĩ, rĩu mangĩkorwo makĩirwo kũndũ marĩtaga mũciĩ, magacoka rĩngĩ matwarwo macukuru-inĩ, kũrĩa matarĩrĩhaga bithi magakorwo magĩthoma tũhũ, thirikari no ĩkorwo ĩteithĩtie caina icio mũno. Oho thirikari no ĩkorwo ĩgĩthondeka ngurubu cia andũ, iria cirĩhotaga gũkorwo cikĩarĩria ciana icio, ona kana kĩndũ ta thibitarĩ kĩrĩa ciana icio cirĩthiaga kuoneka tondũ aingĩ nĩmakoragwo mũno meingĩrĩtie na ũhoro wa ndawa cia kũrebia, rĩu mangĩkorwo marĩ mangĩkorwo magĩtwarwo handũ ha kwarĩrio nĩgetha mũndũ ona athiĩ cukuru-rĩ agakorwo akĩhota gũthoma wega.

Kĩndũ kĩa mbere thirikari ya kauntĩ ya Nairobi no ĩkorwo ĩkĩruta mawatho kana mũkana kwĩ andũ arĩa mendagĩria indo barabara-inĩ, tondũ nĩo makoragwo mũno mũno magĩthiĩ hathara hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngũĩ. Na, kĩndũ gĩa kerĩ thirikari ya kauntĩ no ĩcoke ĩmakĩre nyũmba, kũrĩa nyũmba ĩyo ĩgwakwo ĩ nene ĩgayanio na tũrumu ũguo, andũ magakorwo makĩenderia indo ciao kũu na magakorwo magĩtiga kwenderia barabara-inĩ nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngũĩ, no nduka mekũhinga.

Kĩndũ kĩa mbere harĩ kũnina kwaga kwa wĩra, nĩ kuongerera mathukuru ma kothi cia moko, iria andũ aingĩ marĩkoragwo makĩingĩra na makorwo magĩthomithia ũhoro wa kothi cia moko, na magathomithio kothi iria atĩ mũndũ arĩkĩa gũthoma ũguo, ndarabatara kwandĩkwo, egũthiĩ ethe mbeca cia kwambĩrĩria wĩra, na agakorwo akĩyandĩka, ũndũ wa kerĩ nĩ kũhũrana na njohi cia ibango, nohoro wa ndawa cia kũrebia, tondũ kou nĩkuo andũ aingĩ ethĩ morĩire, namagakorwo ona matirĩ na mawĩra, tondũ mũndũ ona andĩkwo wĩra, ndarahota gũthiĩ wĩra ta wiki ng'ima ũguo, nĩ ũndĩ rĩngĩ wa njohi na ndawa, rĩu thirikari ĩngĩkorwo ĩkĩhota kũhũrana na maũndũ ta mau, andũ aingĩ nĩ megũkorwo magĩka atĩ, makĩrũmia mawĩra-inĩ mao.